Njĩra ĩrĩa ĩrahũthĩka kũgirĩrĩria gũthoka gwa tĩri na kũmenyerera ũnoru wa mĩgũnda rĩrĩa rĩathũka makĩrĩa nĩ ũhũthĩri wa thumu, thumu ũyũ nĩ mũthemba wa mbataraitha ũrĩa umaga kuma kũrĩ mahiũ thumu ũyũ no ũkorwo ũkiũma kũma kũrĩ mahiũ-inĩ ta ng'ombe mbũri bunda ohamwe na ngũkũ, ũyũ nĩ thumu ũkoragwo na kĩguni kĩnene mũno ũkĩringithania na mbataraitha, ũũ nĩ atĩ mbataraitha rĩrĩa ciakorwo cikĩhũthĩka mũgũnda-inĩ nĩ ikoragwo na ũguni mwingĩ ona gũtũika nĩ ikoragwo atĩ nĩ iranyihia wagĩrĩru wa tĩri kana ikanyihia kana gũthokia tĩri kogũo rĩrĩa andũ makorowo makĩhũthĩra thumu tondũ thumu ndũkoragwo na kemiko o yothe nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria tiri kũongerera irio irĩa cibataranĩkaga nogũo gũteithĩrĩa kũongerera ũnoru, oho njĩra ĩno nĩ njega tondũ nĩ njĩra ĩnyihagĩrĩria ngarama ya ũrĩmi ũkĩringithania na mbataraitha tondũ thumu ni ũrĩ raithi mũno.